E picha ma aneno ni, aneno ka nitie dhok kendo be ntie yien. To kineno ka dhok nitie kamoro, ing'eyo ni gikelo mor e kuma gintie. Nikech dhok siemo ni kuma gintie no, gin tie gi chiemo maber. Kendo ineno ka lum be ber, to be lum be ng'eny. Be king'iyo ineno yien mang'eny ma inyalo tigo ka iwang'o go maka ma inyalo tiyo go e tedo. Kendo ineno ni gise loso kanyo bedo maber, to ineno ni area no be fines, ber sana. Nikech kuma dhok nitie kendo kuma yien osepidh maber, mano kelo pesa e jok mantie kanyo. To be giuso, inyalo neno be gitiyo gi yien go ka ging'ado gi to gi uso to giyudo pesa eka ging'e ka ngima gi nyalo bet maber. Kata be dhok go, ginyalo bet ka giuso to giuso. Giyang'o kendo giuso ring'o mar dhok to giyudo pesa, koro mano kelo mor kuma gintie no.

E picha ma aneno, anyalo neno ni wantie gi ker mar Kenya. Ka osiemo na jii kaka onego opidh yien. Koro ing'eyo yien en gima kipidho to okelo gik mang'eny e piny kae nikech be otimo ni udak kuma ber kendo u ubed gi gima ber e ngima . Koro pidho yien en gimoro ma yot kabisa nikech ichaka chaka kaki neno ka ker omake no. Nitie otas momako lowo mantie gi yien no. Koro kise kase bur ne ikete yien no be oselos koro gima idhi timo en ni idhi golo otas no kisegolo otas marateng' momako momako yien no koro idhi tikete e bur . E bur no kisekete ikawo kasto iluoye lum kiseketo iluoye lum mantie mbele kanyo . Koro lumno bro bet kama nywa mabro bro keto ni yien no bro bet maduong' to kosepidhe.

Mondo iyud i iyud visa mar tich e kuwait kocha to isedhi e embassy koro kisechopo kanyo idhi e customer care kata ng'ama dhi rwaki e ofis no. Koro kanyo kisechopo inyalo penji kata inyalo ng'ise gima idwaro to kiseng'ise ni idwaro yudo visa mar tich e kuwait kocha nikech intie e embassy margi koro gima gidhi gidhi penjo penjo madhi ka visa kocha. Koro gidhi penji ni idwaro tich mane kendo ang'o, gidhi chako ka gipenji ni idwaro timo ang'o kuwait . Kisenyiso gi ni en tich koro gipenji ni en tich mane to idhi kelo ang'o kisechopo kono? , idhi dak nade? be ing'eyo wuoyo gi jo kuwait go?. Koro kikia gidhi nyisi ni idhi ipuonjri wuoyo gi jo kuwait kata kaka jo Kuwait wuoyo no . Koro mago e mbaka minyalo goyo kendo gi gidhi kwayi gik ma ka ID kendo gik ma onego ibed go nyaka iyud visa.

Nyasi ma itimo higa ka higa mar thum kata miluongo ni music festival . Nitie skunde mang'eny moa nyanza , ma ma moa kata rift valley, nitie moko moa central to ing'eyo ni ee piny e kit piny koro en skunde ariyo kata adek madhi e piem mar piny mangima. Koro kiyudo ni e nyanza kocha nitie skunde ka Agoro sare ,nitie skunde ka maseno , asto nitie skul ka homabay ae skul homabay be nodhi e piem mar miel. Koro e piem mar wer cha ntie skunde ka Thika, nitie skunde ka Alliance be ntie ntie skunde ka mary hill girls, mar nyiri cha be nosechopo e mar wer koro. Kineno ni be kineno ni wer mar dichuo gi nyiri ka giwer kamora achiel be nentie skunde ka Mangu mar dichuo gi, ntie skunde ka mary hill be nodhi ne ntie homabay high, ne ntie iyudo ni lakini

Ohala mar wuotho kata ma ji ong'eyo ka tourism osekelo kata osetimo ni Kenya oyudo pesa e yo mopogore opogore. Kendo be Kenya ni e e ohala mar wuoth osebedo gi oseloso osiepe mang'eny kinde gi gi ku kuonde moko gi e pinje moko ma oko ka Germany, Japan, nitie USA. E nikech ka gise loso osiep, jo pinje ma oko go biro e Kenya kae to giwuotho. Gineno kaka gima Kenya nitie go kaka nitie gik ma Kenya oloso. Nitie lewni mag Kenya gi, ka jo Maasai nitie leso ma Masai gi. Nitie, nitie gik mang'eny ma gibiro neno koro giloso osiepe. Kendo Kenya be yudo pesa e ohala ni, kendo wayudo ni Kenya benefit maber nikech oyudo kaka giloso pesa. Kendo gibedo maber e ikonomi mar Kenya, koro mano ek.

Tich mar bedo gi dhok kendo kidwaro ni kik oyudgi gi gimiluongo ni pesa kata pests. En gima yot nikech onego iket dhok e kuma ler, kendo ibet kiyweyo kuma gintie no sa te. Ka inyalo yweyo di riyo e odiochieng'. Kendo onego ibed gi pi maler ma iluoko go dhok go. Gima kendo inya onya inya nyaka ibedgo en yath ma iketo ni dhiang' eka kik giyud tuoche ma ikelo gi gik ma wanyalo luongo ni pests go. Nikech ka ionge gi yath go, inyalo keto ni dhiang' yudo tuoche mang'eny ma inyalo kelo asara maduong' e pith mar dhiang'. Kendo gima onego ibed go, o nyaka iket ot kata kuma dhiang' no bet. Nyaka ibed go man ose los maber, nekech kiweyo dhiang' kaka dhiyo baoba to nyalo yudo tuoche mang'eny koa kuma ikia. Koro ot no.

Kaka an aa e dala ka adhi tich e boma mantie e gweng', koro gima adhi timo ni awuotho kuom kaa dala nyaka achop e ndara kuma ndara machiegni ntie. Kasechope ndara no ka ntie apiko kata ntie mtoka e manitie kata e manitie madhi kawo lakini ana tiyo gi apiko nikech apike ging'wech kendo rito saa maber .Koro as akawo apiko adhi go nyaka kuma anyalo chope kuma apiko no ok nyal kale, nikech e boma ma atiye ntie e iye. Koro kasekawa apiko kaselor e apiko awuotho eyoo matin no ma ma dhi eboma ma natiyo no koro kamano e kama ana adhi ga etich to mano b e konyo nikech arito pesa ma an antie go to be ok atii gi teko mang'eny wuotho kende to be akonyo ng'at moro be e yudo pesa mano e kaka an awuotho ga kendo wuoth na nyaka e tich bedo ga pile.

Tich mar luoko dhiang' gi yath ma eka kik giyud tuoche mopogore opogore kelo ber mang'eny nikech dhiang' no bedo bro bet gi ngima maber kendo o ogolo ring'o moro maber ma inyalo chamo ma inyalo chamo gi jii maonge tuoche mang'eny. Kendo tijni be konyo ng'at ma tiye nikech kodhi kodhi luoko dhok gi yadhno ng'at ma oyudo kanyo kata ng'ama ntie gi dhiang' no be miye pesa to onyalo loso pesa ne to oloso ngimane kaka onyalo chiemo kuom tijno gima konyo gi tijno be okonyo nikeh oketo dhiang' ok yud tuoche mopogore opogore to be dhiang' ka okoyud tuoche mopogore opogore ok idhi tiyo gi pesa mang'eny e nyiewo yedhe mopogore opogore ka idwaro ni o oyud ngima maber .Koro tijni en tich mosekonyo dhiang' to be osekonyo ng'ama pidho dhiang' sana koro

E picha ma aneno, anyalo neno ni nitie ji mopogore opogore manitie e puodho ma ipidhe e oduma. Koro, jogi ka inyalo neno ni gite giting'o buk. Kendo nitie ng'at moro ma siemo negi kata ng'isogi kaka onego opidh oduma eka ogol gima inyalo chamo kata gima nyalo konyo ka osechopo sama igole e puodho. Koro ineno ji mang'eny be ng'iyo kaka oduma no osebedo, kendo gimor kendo gi giwinjo. Gikawo kata gipuonjre kaka pith mar oduma onego otim. Koro mano e gima an aneno, kendo ineno ni nitie ng'ama be puonjre kaka onego oduma ni onego okete. Ineno ni nitie joma ng'iye kaka osechope kuma osepidhe no, to ng'ama puonjo gi no ng'iso gi gima onego gitim. Eka o.

Sirkal mar kenya osetimo kend kendo oseketo yore mang'eny eka gitim yudo otiko mar dhi Amerka obet mayot kendo okawo kinde matin e yudo otiko mar chopo Amerka. Koro yore ma giseketo ni ne gimedo ne gimedo apis mang'eny kata ofis mang'eny ma inyalo dhi kawo VISA kata otese mar dhi Amerka . Negi medo chon ne ntie ga mna achiel Nairobi narobi to lakini ne gimedo apis moro kisumu gimedo moro mombasa to gikawo mane ntie nakuru gi Eldoret . Koro ka gimedo kamano , giseyudo kaka jii nyalo yudo gigi piyo nikech e ofis go tee giloso otiko kendo giseketo ni inyalo tiyo gi technology manyie ki ki kiyudo otiko no e kinde mar e ki e sim kendo ok idhi e ofis kuma idhi ti kuma boro iketa keta e sim i iketo gimi dwaro tiyudo otiko ni mar

Ka sirikal mar Kenya osetiyo matek mondo ne kaka onyalo geng'o tho mar nyithindo ma tindo ma mo mokochopo higni abich . Mano e kuma sirikal noneno ni tho mang'eny mar nyithindo mangeny nitie nikech inyalo yudo ni mang'eny tho nikech ok giyudo yedhe mopogore opogore monego nyithindo te onyal onego yud. Koro kaka sirikal notimo ni ne gikawo thuolo makende mar keto ni ng'at mama moramora ma nigi nyathi kendo moseyudo ich ,oselos ne buk ma konye ong'e kaka onyalo dhi one kaka nyathi ni bedo e iye kendo kose koseyudo nyathino odhi imiye yedhe mar tuoche mopogore opogore ka polio, measles, e imiye ka vaccine eka nyathino kik oyud tuoche manyalo timo nyathino otho .Kendo gise gise sirikal noketo yoo kaka nyathino nyalo bet ni oyudo chiemo maber eka

Koro kaka wanyalo konyo e kinde machalo ni janyiewo moramora ok oko yudo ni okoyudo ng'eyo ni kuma omenda ne odhi kosetimo ko kosetimo oro pesa ni wanyalo ng'ise ni odhi e mpesa asto odhi ong'i mpesa statement .Koro kose kosekwayo ni safarikom omiye mpesa statement mare koro mano dhi konye ng'eyo kaka oseiyo gomenda kata kaaka oseoro omde kotiyo gong'we yamo mare chakre chakre kuma nochako kata mar weche modwaro. Koro kaka pesa ne kata omenda ne ka ok ongeyo otimore mar dweche adek mokalo safarikom nyalo miye mpesa statement kata kaka osebedo ka ooro pesa kata oyudo pesa kuom oyu oyu ong'we yamo mare to kelo statements te to obro ng'eyo kaka pesa ne osebedo ka tiyo kendo mano dhi konye ng'eyo kakonyalo timo ohala ne

Jonyuol mang'eny osebedo gi pacho mopogore opogore e kind jopuonjre manigi ong'we yamo e kinde ma jopuonjre kata e kinde ma gisomo . Koro e pachgi kata kaka gisebedo gi pacho mang'eny giwacho ni bedo gi ong'we yamo e skul kata kuma gisome giwacho ni nyithindo go kata jopuonjre go ok giyud ok gitim kaka dwarore nikech gi gisiko e simbe gi ka ging'iyo gima timre e kinde mapinje mopogore opgre kata gik ma jii timo oko ma mar klas go. Koro mano timo ni jonyuol wacho ni jopuonjre mang'eny ok som. Kendo jonyuol be wacho ni jonyuol moko wacho ni simbe go be konyo nyithindo nikech gitumo nithindo nyako timo gimiluongo ni research to giyudo gima ipuonjo gi kata ging'eyo maber gima ipuonjo gi e skundno. Koro jonyuol be gisebedo gi pach pach mopogore opogore to gite o ikawo gi to kaka giko

Ee gima onyalo timo eka walos gima osetimre ni kuom system ma osedhi piny. Mano wanyalo konyo jang'iew moramora mang'ur nikech gini waneno ni ka waseloso system mar mar mar keto omenda ni wuok e ong'we yamo mar mpesa kadhi e bengi mopogore opogore, wang'iso kendo wamiyo jong'iewo jong'iewo ni onge pesa moramora madhi lal gima otimore ni pesa ema olewo chopo e bengi mopogore opogore. Kiselerogi kendo isenyiso jogo ni onge pesa ma dhi lala to udhi loso system no eka otim kaka jong'iewo go dwaro to ka isemiyo gi isenyido gi ni onge pesa ma dhi lala nikech kuseloso system no pesa gi dhi chopo kuom ongew yamo mar mpesa e bengi mane gisekete pesa .Mano dhi konyogi to kendo gidhi keto pesa moko mang'eny makelo economy dhi malo.

E picha ma aneno anyalo neno ni nitie ng'ato ma nitie e duka kata mar uso yedhe mag dhiang' kata mag gik mipidho e puodho kata inyalo luongo ni agrovet . Koro iny tijni osekonyo jii mang'eny kendo oseloso ngima mar jok moko tee ma osetiyo e puodho nikech gi gibiro ginyiewo yath madwarore, ginyiewo manyiwa madwarore, ginyiewo gima dwarore ma onego opidh kendo gi giketo somo mopogore opogore ne jii eka ging'e ni ang'o ma onego gitim eka gi gibed gi kata gi gi yud gik mang'eny koa e puodho margi. Kata ka en gdhiang' kata diel kata gimoramora ma gipidho eka oyud gima ber ka giyud pesa manen gidwaro ga yudo .Koro tijni osekonyo kendo giseloso ohala mar agriculture ni obedo maber.

E picha ma aneno kae anyalo neno gavana kata jatend Siaya ma iluongo ni Orengo. Anene kendo king' king'eye en jatend siaya kendo en en loya maduong' e piny makenya kae. Koro os king'iyo history mar orengo ni osebedo koloso weche mopogore opogore ka en loya kendo o o o ogore ni jo joma te ma ok nyal gore ko kobiro ni gisechopo e court . Kendo king'eyo ni en bedo loya mar Raila kata seche mano bedo election mar kar twenty seventeen ma judge no nulify election mar twenty seventeen orengo ema ne loya to be osekonyo jii mang'eny bedo gavana mar siaya be osekelo nikech oseloso ndara oseloso pap mar siaya stadium . Mano ekaka wangeyo gavana ni to be osetimo gik mang'eny e kinde ma kuom

E picha ma aneno anyalo neno gima ose el kati luongo ni fake fertilizer. Gini kelo nengo maduong' kendo asara maduong' e piny ma Kenya nikech onyalo kelo keto sum e chiemo ma jii chamo. Ing'eyo kitiyo gi fertilizer marach e pur to mano kelo pi yaani gima idhi golo e puodho no dhi bedo marach kendo be idhi ketho pesa mang'eny kinyiewe to onge onge kaka odhi konyi e pur mari kata e gimoramora midhi pidho e puodho ni nikech ok odhi konyi. Kendo gima kendo okelo nengo maduong' nikech onyalo timoni jii yudo tuoche mopogore opogore kuom pith pi kuom pidh gik ma gigolo puodho ka oduma iyudo ni en gi micro organisms moko ma onge kak ng'ato nyalo ng'eyo kak inyalo tuo no ng'ato nyalo deal kode koro mano e nengo.

E picha ma aneno ni anyalo neno ng'ato ka kawo gimi luongo ni chai. Koro mae pur mar chai matimore e ki ekind kenya ma rift valley e kaunti mar kericho e kuma itime, pur ni itimo kuma duong' e kericho .Koro pur ni osekonyo economy mar kenya nikech iuse e pinje maoko to kenya yudo pesa mang'eny manyalo loso go economy mare kendo king'iyo ni tijni jii ma modak kono kericho kono o kata kuma ipidhe chai ni jok mang'eny jii mang'eny oseyudo tije mopogore opogore kuom kawo chai ni kata nyaka kambi mang'eny oseyudo tije to gi kwao jii eka otii ekambi go e kambe go e ka to jogo yudo be pesa ma ginyalo tiyo go e e tiyo go nyiewo gik ma gidwaro to loso ngimagi bedo maber .Koro tij chai ni be ing'eyo ni itiyo go e madho chai mokinyi to en gima mit.

E picha ma aneno anyalo neno ni ng'ato loso njugu . Koro njugu ni inyalo loso gi chiemo mopogore opogore kendo en gimoro ma maber. Koro njugu ni inyalo tiyo go kiketo oduma gi oganda kiloso go nyoyo . Koro inyalo tedo nyyo mantie gi oganda gi njugu gi oduma kata oduma gi njugu kende mano nyoyo, kata inyalo madho inyalo tedo njugu ni ka ikete aketa gi pii asto iwang'e to imadho go chai. Njugu ni be inyalo loso go chiemo kata inyalo loso go gimi luongo ni peanut ma iwire mkate kendo oloso mk otimo mkati bedo mamit. Koro gima idhi timo nni inyalo goyo njugu ni to obedo matin matin matin asto odhi inyalo tere e kambi to kambi nyalo timo gino .Njugu ni be itiyo go ka idwaro loso mafuta mar tedo mano be itere kambi to kambi bro loso mafuta kuome.

E picha ma aneno anyalo neno trela makawo niang' e puodho. Koro kaki ng'eyo ni pu pur mar niang' en pur moro ma osebedo ka nitie gi weche mang'eny e ngima e pur mar kenya nikech, kineno kata ki kiyudo ni niang' ipuro lakini onge kambi madwaro loso skari katiyo gi niang' no koro iyudo ni jopur mangeny mar niang' e piny ma kenya ka dhi asara maduong' nikech, koro gin gi niang' ma gisepuro e puodho lakini onge kambi madwaro kawo niang' no eka olos skari kuom niang' no.Koro lakini nitie kaka sirikal mar kenya noseyawo kambi mar mumias noyawo kambi mar soni boyawo kambi mar muhoroni eka gilos skari kendo giket kaka jopur mar niang' nyalo yudo pesa kuom pur mar gi mar niang'. Eka giyud pesa ma gise kete e pur ni to gibet ka giloso ngima ni ngima gi.

E picha ma aneno anyalo neno ni nitie kasuku to nitie tong' moseket kendo moseted. Koro ohala mar tong' ni en ohala ma jii mang'eny e piny ma kenya kaendi ni osekawo nikech ohala ni nigi pesa mang'eny nikech ,inyiew inyiew tong' achiel e sling apar gachiel to in idhi iuse e siling pradek kata pra riyo gabich. Koro iniyudo pesa iyudo pesa nino kendo iyudo pesa moro e tong' no iyudo pesa mar nyiewo tong' moro to iyudo kendo iyudo pesa mang'eny kiuso tong' go tee. Koro mae ohala ma kendo ji ohero nikech iuse e iuso kuma onge chiemo kata inyalo yude kumoramora. To joma uso gi be wuotho kumoramora ,ginyalo kelo nie mtoka inyalo yudo gi e nde e nderni ka iwuotho to gin gi kachumbari moro mamit gi apilo moro magiketo gin joma tedo tong' no emong'eyo kak gilose ga nikech kitemo be ok inyal. Koro mano e ohala mar tong'

E picha ma aneno anyalo neno joma miyo ma oseketo geno gi kuom pur mar alot. Koro pur pur ni dwaro mana joma o joma nyalo tiyo matek kendo joma ng'iyo alot ni kinde ka kinde nikech, alot dwaro dwaro saa mang'eny king'iye nikech kiweye saa matin to onyalo kethre .Koro to anyalo ng'iso ng'at moramora madwaro timo tij ni kata oha dwaro chako our mar alot ni tijni en pur moro maber nikech iyudo joma chamo alot alot en gimichamo ki kinde ka kinde gi ng'at moramora . Nikech onge ng'at mok cham alot kata kok en alot skuma kata gimi luongo ni spinach ni ntie alot mang'eny ma jii chamo to ji tee chamo alot koro okinyal koso kuma idhi use to idhi yudo pesa maniketo e pur mar alot no .Koro anyalo ng'iso gi ni kik gibed gi wasiwasi moramora nikech en pur.

E picha ma aneno anyalo neno ni nitie ng'ato ma opidho alot. Koro mae tich ma osekonyo jii mang'eny e aluora mara nikech ji mang'eny oseyudo tich kendo giseyudo chiemo nikech ka ipidho gigi , in weche chiemo isegole bajet nikech idhi mna e puodho to ikawo chiemo. Kendo be inyalo yudo pesa kuom kaka idhi uso e alot ni e chiro, nikech jii mang'eny ohero alot to ok inyal koso pesa ma niseketo e pur mar alot ni. Koro en tich ma anyalo ng'iso ji mang'eny e aluora mara ni onego gitim nikech okonyo. To be oloso jii mang'eny oloso ni wadake wadake kuma ber nikech king'iyo alot be nitie kaka giloso kuma wantie bet maber nikech kineno rangi mar alot cha ma green ni koro kuma entie no okelo impression moro maber.

Pur mar oduma en pur ma kelo ber mang'eny kuom japur moramora ma oseketo oseketo kinde ne ni odhi yudo pesa kata chiemo e pur mar oduma. King'iyo ni oduma ni kisegole e puodho inyalo en chiemo to oduma ni inyalo chame inyalo bole inyalo wang'e to kendo ,inyalo inyalo keto gi oganda tichame ka ka nyoyo .Oduma ni be inyalo use to iyudo pesa ma inyalo tiyo go ng'iewo gik moko mang'eny . Kendo pur mar oduma ni be konyo ji mang'eny ke kendo gi ojende mang'eny gikawo gi gi gimiyo gi tich ma miyo gi ok gitim gik moko mang'eny mag ngima gi ka madho kong'o, ineno kinyal tiyo. Pur mar oduma ni en pur ma kimedo gi kong'o to ok dhi bedo maber koro miyo gin gitiyo e pur to bedo gima

Kisefwenyo ni isewito kata iselalo kadi mar bengi moramora kata wawachni itiyo gi bengi mar KCB kata equity to ifwenyo ni ilalo kadi mari. Koro kaki nyalo yudo kony mari ni , idhi e idhi e bengi no ma mantie machiegni gi kuma intie. To gimidhi timo idhi e customer care kanyo idhi ting'iso gi ni ilalo kad mari mar bengi bank ma bengi ma .Koro gidhi ng'isi gima inyalo timo ni inhyalo nyiso gi ni gitim kadi no owe tiyo kata gi deactivate card no owe tiyo asto koro gine kaka inyalo yudo kata inyalo yudo card moro manyien .Kamano e kaka inyalo yudo kony ka ilalo kadi ni mar bengi moramora kroo mano konyo nikech ng'ato koyudo to ok nyal kadi no ok nyal konye ka ok onyal duokoni. Koro inyalo yudo card mora kad moro manyien ma inyalo link kata inyalo o reflect card moro manyien cha koro

E picha ma aneno anyalo neno ng'ama japur kata ng'ama dichuo ma oseketo genone e pur mar alot. To kineno ni e pur ni alot moramora dwaro pii, pii en gima alot moramora onego oyud e e kuma inyalo yudo ni koth ok chwe mang'eny. Koro ng'ani dhi tuomo pii to obiro to opuko ne alodgi nikech pii en gima alot nyaka yud eka o obet kata obed maber kata obed kaka dwarore .Kokoso pii alot no be ok nyal ok yaani ipidho kata pur mitimo no ok dhi konyo koro ineno ng'ata achiel nikech picha ni aneno jii ariyo ng'ata chiel dhi omo piii e aora ng'at mar ariyo puko ne alot pii eka gima pur gi ni odhi kaka ne gipango to giyud pesa mane giseketo e pur mar alot ni . Mano en pur magisebedo piny ma gineno ni nyalo miyo gi pesa , emomiyo gitime ma

Gima e picha ma aneno kani anyalo neno jii ariyo . Ng'at achiel okelo gik ma osegolo e puodho kendo inyalo yudo ni mae kambi maloso kata e mashin ma loso oduma bedo mogo cha opong'. Opong' mar oduma koro ng'atachiel okelo ng'at mar ariyo ni pime kendo oyudo ni mae e gima e kilo madwarore. Kose gima inyalo wacho ni ng'ato ng'at mochung'ni obiro ng'iewo gik modwaro e puodho , Koro obiro nyiewo manyiwa kata gima gimoramora madwarore e puodho koro ng'at mar ariyo ni opimo asto keto ne otas eka one kako nyalo ting'o ous ne ng'ani eka odhi e puodho one kaka onyalo konyo epidhne mar pur opuodho e gimoramora mopidho, mano koro e gima timre e picha ni . Kendo kineno ni ntie gik mang'eny ntie e ogundni gi iuso gik mang'eny koro gima ng'ano dwaro ema iuso ne mano e gima timre e picha ni.

E picha ma aneno anyalo neno ng'ama dichuo e kuma iyang'e ring'o. Koro mae anyalo wacho ni en ohala kata kuma iyang'e dhiang' ,ma koro koseyang'e ikete tobedo ring'o. Koro kae e kuma joma tiye kumilongo ni buchari biro to nyiewo ring'o ni asto gibiro gidhi to giuso kuonde mopogore opogore e kenya kae. Koro mae anyalo wacho ni en slaughter house .Koro kae kibiro to inyalo yudo ni nengo mar ring'o ni piny nikech inyiewe inyiewe kuma giyang'e koro kidhi ebuchari to kibiro kae iyudo ni nengo opogore opogore koro kae inyalo yudo ni kilo achiel en gimor siling mia ang'wen lakini kodhi e buchari tiyudo ni kilo achiel mar ring'o en siling mia abiriyo. Koro mano ema kelo tich mar yang'o dhiang' ni bedo mamit to be okelo oloso ne ngima mar jii bedo maber.

Sim moramora ma ok mak yamo maber nyalo wacho ni podi poko chopo mako yamo ma manyien ma itiyo go ,wanyalo wacho ka watiyo gi e abich ma watiyo gi five G to inyalo yudo ni simbi en two G koro mano wacho ni inemi tiyo gi sim manigi ma ok mak yamo maber, kata omako yamo mos e kinde ma mos .Koro giminyalo timo ni inyalo tere e fundi to losoni onyalo medo ni two G nyaka four G. kata inyalo yudo ni kum anitie be ema yamo yamo ma ikete ma onya sim nyako mak no ema onge koro inyalo wuotho kuma entie no nyaka kuma odhi mako yamo maber. Mano e yo maber minyalo tiyo go ma ok itii gi pesa moro manyien eka simbi omak yamo maber. Koro mano en mano be en yoo makonyo ji mang'eny nikech inya yudo ni kenya kae kinde kuonde mang'eny onge kuma yamo no nitie.

Koro e picha ni anyalo neno ni nitie kasuku mar poro chumbi. Koro mae en gima yudore e aluora mara nikech anto antie e taon koni kata inyalo yude be aluora moramora nikech be gigi be iuso kumoramora. Koro chumbi ni itiyo kode kidwaro kelo gimiluongo ni taste e chiemo .En gima kokoso e chiemo toko okotim ne chiemo nigi mit moramora nikech ka chumbi onge chiemo be onge mit chumbi ni ka ntie chiemo be yudo mit. To kineno kasuku ni kasuku mar poro chumbi no ber en gima be dwarore nikech ok ok ntie kaka okelo kakiporo chumbi nikech kako lose omiyi kaki nyalo poro chumbi tokiket chumbi mang'eny to be okiket chumbi matin iketa chumbi madwarore kata kichamo chiemo moro mokdwar chumbi mangeny bok dwar chumbi matin . Ing'eya ng'eya kiporo matin to ibilo iyudo ka piny chumbi no ntie maber. Kamano e kaka itiyo kode to en gima dwarore e ngima ni en gima ber.

E picha ma aneno kae ,anyalo neno ni nitie chak mar dhiang' ma oseyud kuom nyiedho dhiang' e. Koro mae en chak ma osenyiedh kuom dhiang' koro orito ni idwa idwa gol layer mar malo ni asto itere tiuso ne jii. Kata inyalo yudo ni ne ntie ne ntie ceremony moro maduong koro oket gi kanyo ka girito ni e ng'ato oket gi e mach eka oted kodgi chai nikech chai chak ma osenyiedh kuom dhiang' ni ni en chak moro maber kendo golo chai moro mamit ma kata ok ket skari mang'eny kata inyalo yudo ni ok iket skari moro moramora to be oo o bedo mamit nikech koa koa kokimede pii to en gi skari moro moburo go. To en gi en chak moro ma ok kel tuoche mang'eny to be inyalo tiyo go kayath e mano e chak madwarore.

Puonjo mar coding ne jopuonjre en puonjo ma jii mang'eny onego puonjre nikech kineno e system ma sani mar ngima jii mang'eny dhi e coding nikech oketo ngima bet mayot nikech sani kiwacho ni en kwano, kwano ok onego ni iwako buk kasto iwdaro kawo achiel kimedo gi achiel idwaro yuda ariyo. Iketaketa e coding to gini dhi losoni kaki nyalo keto kwani ni tok kata e kwano kende somo moro kata e gimoramora. nikech Kata ohala e ohala inyalo loso kod koding kata iloso kod manyalo konyi kaka onego itim e ohala ni kaka dhi. Koro en gima jopuonjre onego okaw to piny be oseketo kinde mo gik mopogore ka giseloso to gikelo computers mang'eny kuonde mopogore opogore e piny aka eka jii opuonjre coding . To be gi gikelo jii mong'eyo gigi jopuonj mang'eny mong'eyo coding eka gipuonj jopuonjre mang'eny. Mano e kaka coding

E picha ma aneno anyalo neno japur mamiyo, momor kendo en japur mar alot. Koro tijni osekonyo kendo itime e aluora moramora moluora kendo en tich moro maber nikech ,otimo jii be yudo tich. Ing'eyo kaka kenya sani yudo tich tek koro jii mang'eny duog duogo e pur ka tich ma gitimo .Koro kineno ni jopur mang'eny mor ka gima gi gima gitimo e aluorau mano en tich maber. Koro an anyalo ng'iso jomang'eny ka gidwaro pur gitim pur mar alot nikech alot en gima jii mang'eny dwaro to be en gima kelo pesa . To be itiyo iketaketa pesa matin e purno to idhi yudo pesa mang'eny to be ineno ka alot kiuse to be iyudo chiemo .Chiemo be ok dhi bedo shida yaani iseloso chiemo iloso pesa be osemiyi tich, yaani in emomiyo ineno ng'ama miyo ni omoro maora onge gima chande nikech pur ni oseloso gik mang'eny manodwaro ga tosekonye be. Mano e kaka pur ni osekonyo to

E picha ma aneno anyalo aneno ng'ato kata lweto lwedo moro momako agwata manigi nyuka .Koro mae anyalo wacho ni en ohand uso nyuka, ohala mar uso nyuka. Koro en tich moro an kuom a anyalo hero nikech kiyudo ni tich mar uso nyukani kidhi kuma jii dwaro chiemo kata kumi ji tiye matek to inyalo tedo ne gi nyuka moro mamit ma nigi ndima sto ikete agwata ing'eo kaka agwata ni duong'. Koro kimiyo ng'ato asto imiye gi pradek keoro onge ng'am a nyalo tamre nikech nyuka ni mako ich maber kinyiewo chai chai ok nyal mako ich kaka nyua mako iyi to be koro king'iyo nyuka mit moingo chai kuoma. Koro ana aneno ni en ohala moro maber ma ana anyalo ng'iso jii mang'eny ni gitime ka girito yudo tich nikech jii mang'eny be tiyo kuma nyuka ni gidwaro madhe .To kendo ka ntie koyo idhi tiuso ne gi to giyudo liet moro ma liet moro ma nyuka biro go no.

Koro kitimo penj ka idwaro puonjo jo joma dwaro yudo somo kata joma dwaro medo somo, to inyalo ng'eyo ka gin gi somo no mondi . Koro kaki nyalo timo ni inyalo bro tipenjo gi ni kati dhie klas moramora momiyi to ipenjo gi ni ere an apuonjo a puonjo gini gi gini be osepuonji? kata be ingeyo gin gi gini? . To jogo kong'isi ing'eyo kuma dhi timo idhi mede puonj mosemigi kendo inyalo dhi kuma ot kuomi luongo ni staff room to ing'iyo ni jogi be osepuonj gi kata opuonj gi gima chal nade to opuonj gi nyaka kanye. To kitimo kamano to ineno kaki nyalo medo gima gintie go e somo .To mano ema konyo to ba bedo bro konyi ka idwaro medo puonj idwa medo somo ni e mbele koni kuma idware, mano e gima dwarore .To ing'eyo ka obiro e somo somo en gima yot ok en gima idwaro gik mang'eny.

E picha ma aneno , anyalo neno ni ntie lori maduong' ma oting'o gik moko ma oaye puodho .To e pacha anyalo wacho ni mae en majan mar loso chai cha. Koro ing'eyo ni koae puodho to osepime ikete ga e gunia e ka koro otere kambi eko chak lose olos chai makoro imadho ni. Koro mano ema bire pacha ka aneno ni lori oting'o bege mang'eny katero e kambi eka olos chai. To mae gima ber nikech o oloso kendo o kelo omiyo jii yudo tich nikech ka gi jopur mang'eny mag chai .Ka giseloso chai kagisepuro chai ging'eya ng'eya ni ntie mtoka ma bro biro kawo chai ni katere kambi tadhi yudo pesa mano aketo epur na e pur mar chai e puodho nae. Koro mae gima ber kata joma keto gi e bege gi be yudo tich nikech kikete e bag achiel ichuli kikete bag ariyo ichuli mano e kaka

Koro kobiro kar rango tich gi penjo mabiro kar manyo tich kanyo kata gimi luongo ni interview mae en gima yot kata ka i i iloso kata kinyalo kidwaro konyo joma ikre e penj mabiro kar manyo tich kanyo, to inyiso gi mna ni gimokwongo ni nyaka ibed gi in in in in in gi qualifications te madwarore .Asto be ibed gi ka idhi e kambi idhi e kambi mar finance kata kambi mar pesa ing'e ang'eya gik mag pesa inyalo duoko penjo ariyo adek ma mag pesa .Kik idhi kanyo to onge gima in go to koro ka openji penjo moramora to in ibuok abuok nikech mae mae mae kelo luoro moko mang'eny asto gima bed ni bed nagt mong'eyo wuoyo ni inyalo e kopenji penjo moramora inyalo duoko penjo no eyoo makare. To kichako bagni ichako wacho a o bagni mang'eny makelo luoro mangeny but ki kinyalo duoko penjo to inyalo yudo tijno.

Tudruok mar internet oseket e mondo gwenge mang'eny e piny kenya kae obed ka giyudo kony mar somo mar mbui nikech koro kineno ni kuonde mag taon koni mag taon iyudo ni kuonde go tee nitie weche mag fibre ma onyalo tiyo go ka wifi moseywa koaye center mar database kata center ma network no ntie kata intenet server no ntie to oseywaye nyaka e kor piny kama wifi no nyalo chopo to jii te nyalo tudre nyalo tude gi wifi no gichule no ginyalo tiyo go e somo. Skunde mang'eny be e kenya ka be osetud gi wifi to piny kenya ni be giseneno kaka giketo wifi mar nono e kuonde mopogore opogore e kor gwenge mae piny kae . Koro mano konyo ni kata ka in ja skul to ionge kaki nyalo nyiewo data to inyalo dhi kuma ntie wifi mar nono to idhi itimo gik ma idwaro mar skul

Ka nitie yiend sitima ma oselwar e bath yoo. Koro kaka inyalo ng'iso kata inyalo timo kambi mar sitima ni ong'e ni nitie yien margi mar stima oselwar to inyalo ka nitie kambi machiegni kanyo to inyalo dhi tinyiso gi . Lakini ka onge kambi mantie machiegni kanyo to ka in gi simbi machiegni tinyalo donjo e portal to nitie kuma inyalo diyo to i i report kata iwacho ni kae antie ka kamoro kae e taon kata kuonde kamoramora ma intie to nitie pol moselwar mar stima .Kata ka mano be ok nyalre ka ionge internet to jo kambi mar sitima nigi namba gi koro inyalo goyo namba no to inyiso gi ni ntie antie kae gi kae to yien mar sitima olwar koro biuru une kakunyalo timo nikech sitima ni be kako lwar kamae ok obe ok obet maber .Koro kamano e kaki nyalo timo.

Koro kisefwenyo ni iselalo misigo kata ise osike ni achiel kuom gi olal to idwaro chwalo ywak ne nyambu e jotend nyamburko mani wuotho go .Koro giminyalo timo kani se a kuma jotend nyamburko ne ntie to e ticket manomiyi kata e risit manomiyi nitie namba ma inyalo goyo ni jotend jamoko no sim to inyiso gi an ng'at ma kama gi kamae to na na na na nagoyo safar kodu koso nawuotho kodu e safar mo moro to nalalo osika achiel maga, to osigo ni en nigi gimoro machal kamae gi kamae, koro ne uru ka unyalo yudone osigo no . Kisegoyo report kamano to jotend nyamburko no dhi tiyo dhi rango ni msigo nito ka giyudo gidhi goni simu ni waseyudo msigo biom e station kata e ofis maduong' kata ofis machiegni kata ginyalo oro ni . Kamano e kaka inyalo yudo msigo ni.